Aca ndĩbũthagĩra ithimi cia tĩĩri rĩrĩa ngũbaanda, ithimi cia tĩĩri kũthima tĩĩri ũthiaga ũkoya tĩĩri kuuma icigo ngũrani ngũrani mũgũnda-inĩ, ũgacooka ũgathima, nĩgetha ũkamenya eeh tĩĩri kĩrĩa ũrabatarania, nĩgetha mũmera wĩĩke wega.

Eeh, macini, macini nĩcikoragwo na mathĩna maingĩ, na rĩrĩa ndĩracihũthĩra, na ũgĩ wakwa, rĩmwe nĩngeragĩra mathĩna macio gũthũka, na cigakorwo nĩcirabatarania bundi, bundi wa gũcithondeka na gũcithũũrima.